Kadwaloso chiemo ni, adhi kwongo anyiew e duka, kasenyiewe e duka, adhi chwake katiyo gi maka e jiko. Kasechwake, adhi keto mo alafu akete kitunguu. Bang' kaseketo mo e kitunguu, adhi we kitunguu bi chieg e mono ba lokre marabuor, ka kitunguu osechako lokre marabuor, adhi mede nyanya makiko gi karot, kasemede nyanya, adhi we bi nyanya chieg gi karot. Kosechiek tadhi dwoko chiemba manachwako e wi nyanya gi karotgo, kasetieko, tadhiweye ochwakre bang' seche moko matin. Kosechwakre, tadhi chame gi mchele kata gi chapat.